Eh japur ni osetiyo matek, gigo duto mamiya mor e pichani en ni en japurni mano mokuongo, en emomiyo gimoro amora man e puodhoni otwi moromo kamae kendo kata en kong'iyo to onyalo buonjo. Kata an ng'ama nenoni an gi mor ahinya. Ma japur opuro kabich e puodho maduong' kendo kabij negi onyak maber, koro an gik mamora kae en kabijgi to kabij negi be gin gi gin gin gi ngima maber. Ginyalo ginyalo nyak magikel pesa maber kendo ng'ani nyalo mor ahinya seche ma osekayo kabich kendo otero e chiro. Ginyalo kelo pesa maber ahinya. Mar ariyo, ng'ani orito puodhoni maler puodhoni orit maler nikech ngufu ne koro ng'ani dhi yudo yuto maber kaneno kendo gigenegi dhi konye engimane ma kiny. Mago e gik manyalo wacho.

Pichani karango maber to aneno kabej gi wuon kabej gi lowo mopidhgie, to bende puodhoni be chal ka gima ochiel maber. Aneno ka ng'ano oketo gik mariembo winj bende e mbele kanyo ariyo, gik mariembo winjgi giriembo winyo mondo kik bi keth chuny kabejgi mondo mon gi nyak, kasto mar ariyo, omora ka en kabej, kabej ma ng'ani opidho kagi magi onya wacho ni magi omenda nikech seche ma gisechiek moterogi e chiro molokogi pesa to gidhi bedo gigo makelo chuny machiegni nikech gikelo pesa kasto japurni bende en gi mor ahinya e chunye kaka aparo nikech kabej mane opidho onyak maber. To bende japur orito puotheni ,odoye maler, ogone kabejgi lowo maber ,emomiyo kabejgi nyalo moro wang' ng'ato ang'ata ma okalo butgi machiegni nikech gin kuma ler ahinya.

Ma en puodho mane opure njugu. To njugu kaka oselokore bang' kinde kaka inyal tii kode e bang' kinde ka kinde. Njugu inyalosgo moo mar tedo kata moo mar wich kata njuguni bende inyaltigo ka iloso chiemo mopogore opogore miketo e jwala mose pack chuth. Koro njugu osekelo lokruok bang' kinde ka kinde nikech jogo mane osebedo mariek moingo jo piny Kenya kata jo piny mzima nosefuenyo ni njugu inyaltimgo tije mopogore opogore e piny ka. Njugu ng'e modong'go kosepoke bende inyalolos mamii chiemb dhok. Mano bende en tijgi achiel. Mar ariyo, tijgi mar ariyo en njugu kendo inyalopidhi machak gol njugu moko kasto mar adek en ni oloso pesa.